Kelchin ne tindoi ribetab rabiinik eng mungaretab imbar ko chang, amu ne tai ii, mungaretab imbar kochang tukuk che tos ikol eng imbar asinyoru chepkondok, ko netai ii ngikol tugun cheu miwek ii ko mising miwek eng korenyu ko kikokol piik che chang, ako miwek ii kikenyi kenyisiek aeng sikebut che tai, ko ngebut ii ko tindoi chepkondok mising chechang ak kosire chebo bandek, ko kenyit nebo aeng ko ngaitar ibutei kenyit tai ii, ko kenyit nebo aeng ii ko kenyit akenge sikes, ko nguno ripsetab rabiinik eng mungaretab imbar, ko bee tukuk che ikole amu ngikol tukun cheu miwek ii kotindoi chepkondok atyam komi kokeny ikol ingwek, ngikol ingwek cheu sochek ii, ko konin chepkondok ni amu chang piik che chome ingwekab kipkaa, ko ngitesyi kou kobichek ii anan ko makandek kokeny, akot ngikol makandek ii eng imbar kokonin chepkondok ni amu mising ngikol um betusiek cho mitei tumwogik ko mising ii kwolokse anan ye imuch ialde um makandek akioldoe beit nemi barak ni ko amu chang um tumwogik che mitei akomoche piik koboisie mukandek ii si kobai toekwak ko nguno cho kotorteti mungaretab imbar.

Missing kochom komi anan mi bistausiek en oret chemochome biik ab NTSA ako chom ko ketik ab karisiek ko mising ko bisto tugun chechang, ko missing ko lane cheng'e anan moche chepkondok anan moche chepkondok chechang en kasarta nenwach, ko missing tuguk chebistoen biik anan ketik ab karit ko komut biik chechang' chesire chemoktootin komut missing ngotkong'echeret agenge komuti chito agenge ko ng'echeret agenge komuti biik oeng, ko missing kiit age nekibistoen ko noton, ako missing koimuch kogon tugun cheyach amun karit kokigichobji ogot aginee komut biik chemoktootin, ko ingenyit biik kounon koimuch kogon tugun chemokororon, ko netai koimuch koesyo taerinik amun nyigisindab kariit, anan ko nebo oeng koibu nyasutik ab oretunuek, ko nebo oeng ko ketik ab karit kobune komosto nemanenywanet, ko inguno tuguk chemomoche NTSA ko tugun cheuchon, ko missing kobune kolelen alak moimuche kogany ingokachilgee karisiek ko ingunon kobune oratinuek chebo karisiek alak chemomiten, ko ingunon missing tuguchon oeng chon karamwaa ko bistousiek chebisto ketik ab karisiek ako moyoni anan mochome biikab NTSA.

Ne kararandab olisheet en korik che echen kosir sirosiek chebo sang. Korik che eechen komi ngony beinyinywan eng tugun che aldoi. Nobo mui mising koaldo tugun che chang ko ngisuben ko sirosiek chemi sang kwaldoi tugun che ngeringen. Ko nguno bei nywan komi barak anan mi barak mising kosir chobo korik che eechen. Ni koamu mising korik che eechen ngwale tuguchuto chu kwale kochang. Ko nguno kinyumnyumchin beit anan kitilchin beit, ko ngisuben ku chueb sang chu ko ngwale kotutigin komi barak beinywan . Ko nguno kamamanutiet netai ko ngalekab beit. Ko kito nebo aeng ko korichuto eechen inyoru tugun chechang. Tuguk che moche amu ngotimoche chechik ko mising kenyorune korichuto chu eechen. Ko ingegur sirosiek chuep sang, ko imuch menyoru alak , inyoru alak che yoche kogeny chuto chu eechen. Nguno kamanutiet nebo aeng nebo korichuto chu eechen komikiagetugul neimeche. Ngotimoche alindet ki agetugul komiten ak konyumnyumi beit ak konyumnyumun kasarta amu magoi itaicheng tuguk alak amu ingen ile mite tuguk chuto chu eechen.